Ore taa kuna naa keji imbosho ashu yellow beans naa ing'as aaturr irchamba to ljembe nintoki aaturr te arrow niun kuna posho to lainini auna aitoliooki to laini alafu ore peiliapu nintoki aipalilia ore ashu akuroki, ore piindip nintoki areshu meiliapu neosh ntapuka neitoki ore peidip atoosho intapuka nejing' iria niintoki akuroki, ore piidip nintoki aa nenapisho ninya iindim ainosie enchuuwa, niindim ateresho meoto piintoki anya eoto.

kangas taa aisuj inkaik, nangas aiteru anya elukunku, nadumu ovacado nadung'idung'.ore pee aidip atudung'i ung'o napik kuda puka, nanya mpukaele kitoeo otii nkiri, netii nkwashen, netii irmaisurin, ore eyie aidip, nanya taa pookin.

Ore ena naa ore paadol nelotu indamunot ainei indaa sidai aataa elukunku olgali naa ing'as aituko inkaik, aitumurunye dei ninye indamunot inkamulak naitunuru oleng naa ku naa ore paadol ena naning' esumash nashipa oleng tenadol nai ena irlukunku amu anyorr chaake kuna elukunku inkejek olgali naa nelotu indamunot aainei emeloki sidai ena oleng.

adolita irkeek ouno, toombat olchampa, oiemo, adolita olchani ouno te mpolos olchampa, nadolita irkujit otii atua olchampa, musho tidie wueji olchampa. nadolita sii inkatambo etii oloingang'e, nadolitaa.

Ore taa kuna na ikule, ore kuna kule neitobiraki aitoodorr enkata naitumiya aataa kule naoto, ore kunda nkule neitushuulaki aitushul enaaji metaa yoghurt natii orangi odo, ore kuna inkule naibuorr netu aitushuli naa iindim aitumiyia keidim aatobik naaji kuna eitu einyala, metiu ake duo anaa kule nemeiprisaava.